Kaneno picha ni, gimabiro e pacha en Stima Sacco gi Mwalimu National, mayudore e kaonti ma Kisumu. Kendo gimaparo en ber ma jomondikore e Stima Sacco gi Mwalimu Sacco yudo. Kendo gima obiro e pacha en ber ma jomtiyo ne Stima Sacco gi Mwalimu National yudo, bang' ka gisetiyo kwonde machalo kamae.